Chang ortinwek cheimuch keboishe keistoe isirek eng konyu akeistoe mienwek eng mbarenyu. Oret netai neimuch keboishe ko sutishet. Sutishet kopo komonut mising ako eng yu keboishe kerichek chekiburuchi ak beek akende pomit nekichile asikobit kosut olemakat. Kerichek cheimuch keboishe kesutishe ko kerichek cheu Dudutrin ak dipit nepo kawaida nepo tuga. Imuch keboishe kora orek ketare tuguk cheu isirek eng mbaret. Orek kopore isirek akokochi minutik koakwoitu mising.

Chang kaimutik chekenyoru eng chopetap musoknotetap kasari eng kepchei amitwokik eng emet. Kaimutyet netai ko ng'omnotet nekitinye akopo biik cheterterchin. Kotomo kepchei tuguk alak tugul eng emet cheu amitwokik, komite ng'omnotet nepo chong'indo nepo biik ak makutik chepo biik alaktugul chekiboishe keker kele biik chemi olda neter, konytoru toretet nete oletee kosubkei ak kimnotet netinye bichot ak makutik chetinye bichot. Kit neimuch keboishe ko biik cheu boishekap kok.

Serikali neoo ko kikotoret mising serikali nemining eng sukulishek eng ortinwek cheterterchin. Oret netai nekikotoret serikali neo eng sukulishek ko kosir kanetik. Kanetik kopo komonut mising eng kekweri boishonik chepo sukulishek ako yekitoret serikalit nemining komuch konyor kanetik kotoreti mising eng bandaptai. Kikotoret kora serikali neo koker kole kapchechi chepkondok serikali nemining asikobit kosuldae makutikwa cheterterchin chepo somanet.

Eeh imukokse kiparte logoiwek eng sokat. Eng betushek chekikosirto ko kikotoret mising sokat eng keleta ak keparasta logoiwek koitchi biik chemi emotinwek cheterterchi. Yekimoche koboishe sokat eng keleta logoiwek, konome logoiwek, akende soet. Kiipe kakwoutik keporchi biik kele mite olengopa eng soet aipkocheng logoiwek komuchi konyor akonyolu kopoishe chepkondok.

Eeh imukakse kiparte logoiwek eng' sokat. Eng' petushek che kikosirta ko kikotaret missing' sokat eng' keleta ak keparasta logoiwek koitchi piik chemi ematunwek che ter terchin. Ye kimache kepoishe sokat eng' keleta logoiwek, kename logoiwek ak kinde soet. Kiipe kakwautik keparchi piik kele mite ole ngopa eng' soet, koit ko cheng' logoiwek i, komuchi ko nyor ako nyalu kopaishe chepkondok.

Sokat ko muswoknotet nepa kasari ne kipaishe keleta logoiwek, kipaipait piik ak kesuldaen poishonik alak che terterchin. Amuchi amwa ale name ge missing' simet ak ng'alek ap solat en oret ne u ni, simet en petishechu kikende tuguk che terterchin ako mami ki ne mami simet. Imuch kesuldaen poishet nepa sokat en simet amu simet ak sokat ko agenge.

Eng' oret age amuchi amwa ale po iman logoiwek ap sokat ako eng' oret age amuchi amwa ale tinye lembechta logoiwek che punu sokat. Pa iman logoiwek ap sokat amu logoiwek che chang' che kindai sokat ko kokechikil ak kondai piik che iyanatin. Imuchi mapunchi iman logoiwek ap sokat amu kikeyat soet kopunchi chi tugul ako imuch kong'et chi age tugul ak konde logoiwekchik sokat.

Katuiyetapkei eng nyorunet nepo panganutikap kapiloshek cheterterchin kopo komonut mising. Yeituiyogei biik kokonu kimnotet. Kikekas ak kikekerchigei boishonik cheibu katuiyetapkei ako yemi biik eng kipakenge kochuloktos panganutik. Nepo oeng kopitu bandap tai yemomi ng'usetapkei. Yeituiyogei biik, kotoreti koisto boryoshek akoisto taiyoshek.

Kokwai serekali boishonik chechang mising i koker kole kapit bandaptai eng kokwet. Kit netai ko kikolewen serekali kandoik cheterterchin cheu kirwokik akokochi kimnotet nepo kokweri boishonik chepo kokwet. Kokonam kora serikali kokoito toretoshek cheterterchin chepo chepkondok ak tuguk chechang cheterterchin asikobit komuch kokimitkei biik.

Achame angalalen raini koborunoik chebo miondo akenge ako miondo neachame angalale eng raini ko malaria , malaria ko miondo nekorom mising ako tinyei koborunoik chechang koborunet netai ko wendi barak mising maat eng borto nepo chito neimyoni nerubei ko amei metit chito mising imuch keboishe kerichek chebo al ketare malaria anan kowo chito ip konyor katet.

Eng' imani ko korom missing' kenyiti rapinik chepo taretet eng' neranik ako kokokachi konyor che ng'ering'en missing'. Kiit ne tai ne kikokachi kokoromit poishoni ko neranik ko maiyanatin missing' ak rapinik. Kipwati kele ngekochi netanik alak chepkondok ko imuch kopaishe eng'ortunwek che ma nyalu che imuch kokon petatet. Nepo aeng' ko matinye neranik mung'aroshek che kikotai che imuch kokwerie rapinichu.

Ko a kandoindet nepo neranik en korenyu ko chang' ortinwek che imuch apaishen atarete neranik aker ale kanyor taretet kopun katuyet ne apishechini. Oret ne tai, anaisechini ak kwonyik kosir gei ak katuyoshechutok. Nerupe atese tai anaisechi akopa kamanut nepo kochut chito katuyet nepo pandap tai ak aparchi akopa melekwakik che kikonyor piik che terterchin kosupgei ak katuyoshek.

Nyumnyum mising kiinyit KRA. Kiit netai kotomo konyiit chito KRA konyolu kotinye chito simoit anan kotinye moshinit age tugul nemuch kotoret kochut soet. Nerube konyolu konde chito chepkondok akochut koyaat akaunt nebo KRA. Nyolu kotinye chito ripot neyome akobo chepkodokyik ako chito netomo kesiir boisiet anan ko matinyeei chepkondok chenyoru komi oleinyiti.

Angen sheikhs che chang' ako eng' ole apunu komi somoku che naatin. Sheikh ne tai ne naat missing' ko Sheikh Mohammed. Kikoyai paishet Sheikh Mohammed eng' kenyishek che chang' missing' ako inendet ne namu laiktornatet tugul. Nepo aeng' ko Sheikh Jamal. Sheikh Jamal ko sheikh ne minning' missing' eng' kenyishek ako kitake kwee. Nepo somok ko Sheikh Bilo . Pichu kotinye poishet nepo kotelelchi piik che Waislamu.

Kit netai neyae chito asikobit konyit returns eng KRA, ko nyalu kocheng chito KRA pin, KRA pin ko nambarit nekikonu eng KRA neterter eng chitukul ako imuch kenyorchi soet anan ko miswoknotetab kasari, yetinye chito pin kochute account nenyin aib komwa rapinik chetinye anan ko chenyoru akomwa kole kiyakta ata akongetundo ata.

Kigotoret mising ng'alekab itax konyumnyum lipanetab aisurushek en emet ab Kenya. Kigotoret koger kole kaimuch koyakta biik aisurushek komi korotinwek che terterchin nemoyache koba ofisishek chebo KRA imuch ketoret kenyumnyum boisioni en ortinwek che terterchin ago oret nebo komunt mising ko keger kele kanyor biik muswoknatet nebo kasari ak konyor en olyet ne mi ng'wony mising

Muswoknotet nepo itax ko imuch kopunchi kamanut missing' en ole u Garissa. Ni ko amu ma chang' missing' ofisishek chepo KRA en Garissa ako imuch kotaret missing' ng'alek ap itax koker kole kanyor taretet piik che mi ole loo. Oret ne imuch keyai asikopit logoek konyalu keker kele kakitech ole kindai muswoknotet nepo kasari asikopit komuch konyor kamugey piik nepo kochit soet .

Eng komosta nepo Nyanza ko araraita neo mising ko Omega city mall. Omega city mall, ko araraita neo mising ako kikitech keboishe chepkondok chechang mising. Araraita nepo Omega city mall ko oo mising ako kikitech eng mbaret nemarekune ekait akenge ak nusu. Araraita nepo Omega city mall kotinye rumishek chechang mising akotinye tuguk chechang mising chekialdoi. Oo oleimuch keboishe kekete kerishek ako nyumnyum mising keboishe ...

Kiit ne tai ne nyalu koyai chito si konyit returns eng' petut ne tai ak konyor kartasishek ko koyat (c)account. Account ko pa kamanut missing' ako chi age tugul ko tinye account nenyi ne ter ak PIN ne ter nepo ung'ot. Ye kakoyat chito account ko nyalu kochut soet ak ip komwa kole kotau koyate account akl kotau konyoru chepkondok ako kokoyakta che tai. Ngot ko matinye chi melekta komi ole nyalu konyitchi ak kekure nill returns.

Eng komasta nepo Garissa ko olechome mising biik korutochin ko Molat house. Molat house ko hotelit anan mukawet neo mising eng Garissa. Kicham biik mising korutochi Mulat house, amu nga mi barak mising amitwokik chekechope, ko alyet komi ng'uny mising. Ngaa olemite Molat house komi kemeut ako kikekol ketik chekibisi ak beek ako yemi chito Molat house konyoru kaitityet...

Chang mising tapushek chikebune eng emet nepo Kenya yokioktoi aisurushek. Kewelutyet netai ko chang mising biik chemwee lipanetap aisurushek. Biik chetinye chepkondok chechang komuchi koboishe biik chemi Kenya revenue authority kochilile aisurushek. Ni kokochin serikali kopet chepkondok chechang miising. Kikoip kakwautik serikali koker kole kaitchi biik tugul ng'alekap aisurushek ako kiipe kakwautik chemi barak eng biik chechilile.

Chang ainoshek chekikoip kelchin eng emetap Kenya. Ainet netai nekikoip kelchin ko ainetap Kapsurur. Ainetap Kapsurur ko kikokochi kelchin mising meng'ik chepo oloto. Kamanutyet netai neibu ainetap Kapsurur ko rametap ng'anyek. Kikosir boishonik biik chechang mising ainetap Kapsurur akochang chepkondok chekenyoru eng aldaetap ng'anyek. Ainet nepo oeng nepo komonut ko ainet nepo Korkor. Ainet nepo korkor koo mising akotinye samakinik.

Chang' ortinwek che ipe kantishek ap Garissa si koyai piik che tinye maliik konai kole nyalu koyakta aisurushek ak koker kole kesuldaen poishonik tugul chepo serikali. Kikon kaontishechu kotai kanetishet ne takchjn koitchi piik tugul, missing' ko che tinye maliik, asiko nai kole amu nee si kopa kamanut kolipan chito aisurushek. Nepo aeng' ko kikoip kakwautik kokachi kanetutilk akopa ole kiyaitai poishoni eng' oret ne nyum nyum.

Chang ortinwek cheimuch keboishe kenyor olikilipone chepkondok eng paybill nepo sertikali. Oret netai ko imuch kochut chito musoknotet akocheng paybill number amu paybill number kopo komonut miising eng lipanetap chepkondok. Yetinye chito namba nepo paybill ko mami kiy aketugul neimuch kotemene anan kokochi uindo eng lipanet amu kit kityo nerortoi ko account number. Kotinye chito paybill number ak namba nepo account ko matemene kiy.

Po komonut miisin kelipane chepkondok tugul chepo serikali eng paybill akenge. Ni ko amu toreti kenai kele tia chepkondok chekakeum. Yemi chepkondok kerepet akenge kotoreti kora koripokis miising. Yekakipcheapchei chepkondok kopa lolotunwek cheterterchin ko imuch kopetyo chepkondok eng oret nemakinoe akopete kele kitepe ng'oo. Ni ko amu chang mising biik chekikelwen kotelelchi chepkondochu ako pete kenai kele ng'oo neya.

Boisietab semberisiet kobo komonut miising eng imbar. Boisietab semberisiet kotoreti koker kole koisto timdo.

Pa kamanut missing' kesoman ng'alek che kikisir ko toma kosam chito chepkondok. Chepkondok alak tugul che kipsendoi kopwane ak ng'atutitkwak. Nga'atutichu ko ngo makirip ko imuch korat chito ak kokachi koek katwokindet amu nyoru ge keyache chepkondok che chang' missing' kosupge ak amune masoman ng'atutik. Somanani kora ko tareti chito konai kole iyaktai ano chepkondok i, ako iyaktai eng' paraindo netya asikomuch kochop gei chito ako tet poishet nepo ole iyaktaitai chepkondok che kisam eng' oret ne nyumnyum.

SHA ko kikechop eng' oret ne imuch kosuldaen mskutik ap chi tugul en oret ne nyumnyum. SHA ko kikichop kosupgei ak melekta ne nyoru chi tugul ,ako piik che nyoru chepkondok che chang' ko icheget che ketile chepkondok che chang'. Nyumnyum missing' eng' piik chemi poishonik kotilchigei SHA amu kitile chepkondok che ma chang' eng melekta ne nyoru chito. Chito ne matinye poishet kora kotinye paraindo ne nyumnyum nepa kolipan pilit ap SHA amu chichi keyache chepkondok chemi ng'uny missing'. Piik chemi ng'uny ko imuch kotaune siling pokol mut.

Boisiet nebo keboisie mashinishek chetorirendos keribe mbaret kotinye kaimutik chechang mising. Boisiet nebo kerib mbare3t komache ng'omnatet. Mashinishechu ko matinye ng'omnatet neimuch koboisie kokwerie boisiet ako kimugulmet kotinye ortinwek cheimuch koboisie kochilile tuguk cheu mashinishek amu tinye ng'omnatet. Eng ribset ko kit nekikoek kaimutiet ko biik akot kosiir tiong"ik. Kikioyach keboisie biik chekwerie mashinishechu akokere kiit netesetai asikobiit konyumnyumit boisiet. Siretabichu koome chepkondok.

bo komonuut mising ribeet ab sobeet, sapet iih ko kiit nebo komonut mising ago melekto nebunu komuktoindet, momiten kiit nebo komonuut kosiir sobeet nyumnyum koiib chito kokwoutiik cheimuch koboishen kogeer kole koriib sobenyiin, oreet agenge neimuch keboishen keriben sobet ko keyaam omitwogik chegororon, omitwogik ko tuguuk chebo komonuut mising ak koteche borweek chebo kimuguul meet, bo komonuut mising kogeer chito kole baibai borto nyiin ago yeganyoor kii agetugul neuu myondo konyagee.

Mi ortinwek oeng'u cheimuch koboisie temik kolil mbarenik eng soet. Kakweng'etab mbaronik kobo komonut mising ako biik chetinye mbaronik chechang mising konyoru uindo nebo koboisie biik kokweny imbaret amu kakwengetab mbaronik keboisie biik koibe betusiek checheng. Imuch keboisie ndekeishek chekindo kamera asikobit kotariren eng soet akokweny mbaret.

Chamgei mising. Aboisie muswoknatetab simet ayume sirutik eng mbaretnyu. Simet kotinye boisionik chechang mising ako imuch keboisie keyume sirutik eng imbar. Simet kotinye boisiet nebo komonut nekikure Notepad anan ko Microsoft Office neimuch keboisie

Tugugab kasari chekinoken beek imbar konyolu keboisie eng oret nenyumnyum asikobiit korii beek ak kotoldolik eng imbar akoker kole katestai temisiet eng oret nenyumnyum. Nyolu keker kele tugucgu kotinye konyiik chemengech ako konyicchu kikinde olemi tikitiot nebo minutiet asikobiit maba buuch beek. Nyoolu keker kele beek chebwone komorong'ukei mising asimalaita ng'ung'unyek.

Lipanet nepo kasari neu mpesa, credit card ak debit card ko pa kamanut missing' ako koko nyumnyum missing' poishet. Lipanet ap Mpesa missing' kokopunchi kamanut missing' amu tareti koker kole piik chemi ole loen ko muchi kolipan serikalit ap Kenya en ole mi ak eng' oret ne nyumnyum. Lipanet nepo credit ak debit kotareti kosuldae lipanet nepo chepkondok che chang'.

Lipanet nebo kasari neu Mpesa, Credit Card ak Debit Card kobo komonut mising ako kokonyumnyum mising boisiet . Lipanetab Mpesa kokobunji komonut amu toreti koker kole biik chemi oleloen komuchi kolipan serekalitab kenya eng olemi ak eng oret nenyumnyum. Lipanet nebo Credit ak Debit kotoreti kosuldae lipanet nebo chepkondok chechang.

Oinetab Tana kongete kaunti nebo Tana Reiva . Oinetab Tana ko agenge eng oinoshek cheecheen ako tinye komonutik chechabg eng meng'ik chebo olebune.

(Pauese)Lipanet ap kasari kopa kamanut missing' ako tareti koker kole katech oratunwek chepa serikali eng' korenyu. Lipanet ap kasari kotareti koker kole ke nyumnyum. Chepkondok che chang' che kiteche ortunwek chepo serikali kopunu oratunwek che terchin ako ye nyor chepkondok piik ap oret komuchi kosuldaen makutikwak.

Taonit nemi eng kiwatetab Kenya ak Uganda ko Busia. Busia komi kiwotwetab Kenya ak Uganda eng cherongoi ako boisie biik mising oret nemi kiwatopini kolandae kopa uganda. Eng kiwatoini komite Busia nebo Kenya akomite Busia nebo Uganda kotetekei eng yoto. kiwato ake ko Malaba ako Malaba komondoi karisiek chechaang cheechen ak lorishek.

Chang' missing' komaswek eng' Kenya che imutu kiprutaininik. Komasta ne indoi eng' ng'alek ap kiprutainik ko Mombasa. Momabasa kotete ge ak nyanjet ole punu milishek che chang' missing'.Mombasa ko tinye maat ne oo missing' ako kikocham kurutai piik kopune ole kaitit. Missing' asi komuch kopwa nyu kopaipachi lalang'et ne mitei Mombasa ako much konyor paraindo nepo kopaipaitge ako yai poishonik che u kepir peek.

Kaimutiet netai ako nekorom mising ko lagok chematinye atebet nekararan ako lagook cheiimi mwalimu. Lagok kobo komonut mising eng kokochi mwalimoiyot boiboiyet

Chang' komaswek che kerutachin eng' Rift Valley. Anga taune parak yun, yun pa kong'atet komiten Turkana National Park. Turkana ko kikondo missing' eng' ng'alek ap rutaito amu chame missing' kiprutainik kopwane asikopit kokerchigei oratunwek chepo keny che tako tese tai meng'utik chepa Turkana kosuldae akopit koal tugukwak ak koro tiang'ik. Tiang'ik che imuch konyor chito eng' Turkana ko peleek, kiplongonok i, ak mosonik.

Chang' missing' kapiloshek che menye komasta nepo Rift Valley. Rift Valley ko menye kapiloshek chepo Nandiek, kipisigisiek i, Tugeniek i, Pokotiek i, Turkanet i, Merkwetek ak kapiloshek alak che mengech che terterchin. Eng' komasta nepo Rift Valley ko kikopwa kora kapikoshek che terterchin ak nyu kopuruchgei ak piik ap Kalenjin che u lemek.

Eng' iman ko chang' missing' tuguk che imuch amwa akopa sukulit nepa parak nepa Tom Mboya. Sukulit nepa parak nepa parak nepa Tom Mboya ko tekat missing' ako mi parak missing' kanetishek. Kikikwei kanetik che koromen kopun komaswek che terterchin. Ako mi kanetik che punu ematunwek chepa sang' cheu chumbek i, maindik i ak piik ap China. Eng' iman i, ko mami ki age tugul ne imuch kotektaa asi mawe sukulit nepa parak neu sukulit nepa Tom Mboya.